Arĩa marathomithania nĩũkoraga rĩmwe nĩmararemwo gũkinyĩra arutwo arĩa mekũraihu, kana arutwo acio ũgakora rĩmwe onao nĩmararemwo nĩ gũkinya kwĩ arĩa marathomithania, hihi no gũkorwo nĩ barabara matirahota, gũtirĩ na mangari ma gũthiĩ kũndũ kũraya kũrĩa kũrathomithanio, kana ũgakorwo tarĩngĩ ona rĩera nĩrĩrarehe thĩna, rĩera ta rĩa mbura kana gũkorwo ona gũtirĩ na mau, gũtirĩ na ngari cingĩthiĩ. Kwogwo nĩ kũhutagia ũgakorwo arutwo aria me kũraihu matirahota gũkinya, kana arutani arĩa marathomithania matirahota gũkinyĩra arĩa me kũraihu.

Nĩ makoragwo na mũthenya ũrĩa mathiaga gũthomithio, magathiĩ handũ kĩrathi-inĩ, gũgakorwo na athomithania arĩa maroka kũmathomithia kana kaingĩ ũgakora ona nĩ marathoma kũhĩtũkĩra njĩra cia kĩrĩu cia intaneti, mũndũ agathoma arĩ o gwake kana harĩa hothe arĩ, agakorwo o mũndũ nĩ aragĩa na ũgĩ wake.

Andũ nĩ magĩrĩirũo gũkorũo na irathi irĩa marĩingĩraga nĩgetha mathomithio maũndu marĩa magĩrĩirũo gwĩka rĩrĩa ũndũ wekĩka hi na hi, no ũkorũo nĩ mũtino woneka gwakorũo na andũ magurara, nĩ magĩrĩirũo gũkorũo magĩthomithio. Kana nĩ mũndũ wa rũara, kamũiria ngari yũkĩte nĩ magĩrĩirũo gũthomithio ũrĩa mangĩka mũndũ ũcio. O ho nĩ magĩrĩirũo gũkorũo makĩĩrũo magũre indo irĩa cibarĩkainie na gwĩka ũndũ ũyũ wa gũthondeka ũrĩa wona mũtino hi na hi tondũ ũndũ ndũĩkaine no ũkorũo ona we no wone ũndũ ũyũ. Kwoguo o ho nĩ magĩrĩirũo gũkorũo magĩthomithio ũrĩa magĩrĩirũo gũkorũo magĩikara na indo icio tondũ icio ona ũngĩthomithio ũgĩe gĩthomo ũtarĩ na indo icio ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũcio.

Wa mbere no nginya aambe agerere wabici-inĩ ya mũnene wa cukuru ĩyo nĩgetha mahote kwarĩrĩria kothi ĩrĩa arenda gwĩka. Na hau nĩho aheagũo ibuku rĩnini rĩrĩa rĩkoragwo rĩandĩkĩtũo maũndũ ma cukuru ĩyo na rĩkaandĩkũo ũrĩa abatiĩ kũrĩha kĩrĩa arenda gũthomera. Agacoka agatarĩrio kothi ĩrĩa arenda gwĩka, kana kothi ĩyo nĩ ĩkamũteithia thutha-inĩ akĩroragũo grade yake kana no ĩhote gwĩka kothi ĩyo. Ũcio ũngĩ nĩ acokaga akerũo aambe ainũke, akaheo mũthenya ũrĩa abatiĩ gucoka nĩgetha ũko aingĩre cukuru. Mũthenya wa kũigĩra cukuru wakinya, nĩ okaga na karatathi gake na akarĩha marĩhĩ mothe ma cukuru. Arĩkia kũrĩha marĩhĩ ma cukuru hau ni acokaga akaingĩra kĩrathi.

Wa mbere nĩ kwaga andũ mena ũmenyo ucio wa kũheana motungata wa hi na hi, harĩa ũkoraga icagi-inĩ imwe gũtikoragũo na andũ a gũthomithia andũ arĩa maikaraga kũu ũrĩa magĩrĩirũo gũkorwo magĩtungata mũndũ wĩna mũtino kana mũrũaru. Ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo matikoragwo na indo icio cihũthĩkaga magĩĩka ũtungata ucio wa hi na hi. Ũgakorwo gicagi kĩgima ũrakora hatĩrĩ mũndũ wĩna indo icio, ũguo ũgakora rĩrĩa kũroneka mũtino kana rĩrĩa mũndũ ararũara, nĩ arakorwo na thĩna mũingĩ mũno tondu hatirĩ mũndũ ũngĩamba kũmũtungatĩra mbere. Koguo ũgakora mũndũ ũcio ona nĩ akoragwo akĩĩhĩrwo mũno mbere ya gũkinya thibitarĩ-inĩ.

Wambere nonginya njoye mũrutwo ũcio wakwa nyambe ndĩmũhanyũkie thibitarĩ, harĩa agĩrĩirwo kũrorwo kana nĩ mũthũkangie, kana angĩkorwo mũndũ ũrĩa ũramũnyitĩte kĩahinya nĩ mũrwaru mũrimũ ũngĩkorwo ũgwatĩtio mũrutwo ũcio, kwogwo nonginya ndĩmũtware thibitarĩ ũndũ wambere. Ũcio ũngĩ ndarĩkia kũmũtwara thibitarĩ, nĩnjagĩrĩirwo kwoya mũrutwo ucio, ndĩmũikarie thĩ na ndĩmũhe mootaro, tondũ noũkorwo mũrutwo ũcio anyitwo kĩahinya, nĩũkoraga amwe ona nĩmemenaga, ũgakora angĩ ona nĩmarenda kwĩita, kwogwo kũmũhe mootaro nĩkũmũteithagia mũno. Nonginya ndĩmũhe mootaro na ndĩmuonie nĩ wa bata na ũcio tiguo mũico wa mũtũrĩre.

Nonginya gũkorwo na andũ maramenya kũruta wĩra ũcio, kana angĩkorwo gũtirĩ na andũ maramenya, gũkorwo na andũ mena wendi wa kũmenya nĩgetha ona angĩkorwo nĩgũtũmwo gũgũtũmwo andũ moke mathomithanie, gũkorwo kwĩna andũ marenda kũmenya ũhoro ũcio na matuĩke a gũthomithio, nĩgwo ona gĩcagi kĩgĩe na andũ mena ũgĩ ũcio. Wakerĩ angĩkorwo andũ arĩa me gĩcagi kĩu matingĩhota kwĩgũrĩra indo icio cia kũruta wĩra ũcio wa maũndũ ma hi na hi, nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makĩheywo indo icio, nĩguo kũgitĩra maũndũ ma hi na hi na kũgitĩra ikuũ cia naihenya.

Nĩkũmenyenyaga hĩndĩ ciothe arĩa maratega thamaki nĩ andũ mena ũgĩ wa gũtega thamaki icio mũndũ ũrakorwo akĩmenya thakamaki irĩa ĩkĩnyinyanĩirie gĩkĩro gĩa gũtegwo na ĩrĩa ĩtakĩnyanĩirie gĩkĩro na ũcio ũngĩ agĩkorwo hena andũ matoĩ gũtega thamaki arĩa moĩ gũtega thamaki nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makĩmathomithia ũrĩa thamakiciagĩrĩirwo gũtegwo nĩgũo kũgirĩrĩria gũtega thamakĩ ĩtakinyanĩirie ikĩro wega.

Ĩĩ nĩũteithĩtie mũno tondũ nĩũrakora andũ aingĩ mahotete makĩandĩka na ũtegi ũcio wa thamaki, tondũ mũndũ ateithĩtie thamaki ciake nĩũgũthiĩ wĩtegere thamaki ciaku ona ũtekwandĩka mũndũ nociũmĩrie thoko na ũhote kwona mbeca ciaku njega na oho angĩkorwo wĩna thamaki nyingĩ nĩũrakora ona andũ angĩ matarĩ mawĩra nĩmarona mawĩra tondũ mũndũ angĩkoro ena thamaki arenda gũtegerwo nĩũgũthii wethe mũndũ ũmwandĩke noũmũhe wĩra ũcio wa gũtega thamaki kwoguo ũgakorwo nginya kwĩna wandandũku wa mawĩra. Ũcio ũngĩ thirikari ĩngĩteithĩrĩria na kũhe indo irĩa cibatairekaine ũgĩtega thamaki nĩgetha wararamu wagũtega thamaki na wojoria ũnenehe makĩria.

Mbere nĩ ũheani wa ngari ya maũndũ ma hi na hi gĩcigo-inĩ. O gĩcigo o gĩcigo nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo na ngari ĩyo ya maũndũ ma hi na hi, harĩa ona kũngĩoneka ũndũ wa hi na hi ta ndwari kana mwaki hakorwo nĩ andũ magũrara na nĩmarabatara gũtwarwo mathibitarĩ-inĩ, ndĩngĩkorwo ĩgĩtio kũraihu tondũ ĩ gĩcigo-inĩ nĩ ĩgũka ĩteithie na mũndũ ũcio atuĩke nĩ agũkorwo agĩteithĩka. Hau hangĩ nĩ gũkorwo hena mũndũ wa gĩcigo kĩu ũthomithĩtio gũkorwo agĩthiĩ na ngari icio, harĩa o hangĩkorwo na mogwati ma hi na hi, mũndũ ucio no ateithĩrĩrie gĩcigo gĩake gũkorwo ngari ĩyo ĩkĩoneka na ihenya ũrĩa gũbatiĩ.

Ũhũthia wa maũndũ nĩguo ũtũmaga ũkore thibitarĩ ici nyingĩ itirĩ na maũndũ mau ma hi na hi kana ũgakora ona nyingĩ itikoragwo na ngari icio cia gũtwara arwaru a hi na hi. Tondũ nĩũkoraga nyingĩ ti nene, nyingĩ nĩ thibitarĩ nini nini ũgakora itiroyerwo makinya manene kana makinya marũmu magũkorwo makĩigĩrwo indo ta icio. Koguo nĩ kwagĩrĩire ona thibitarĩ ĩyo ĩĩ nini tondũ ona arwaru no mathiyaga makarigitwo ona ĩnini, nĩyagĩrĩirwo gukorwo na maũndũ mau ma hi na hi na ĩgakorwo nĩ ihetwo ngari ya maũndũ macio ma hi na hi. To nĩũkoraga ona mũrwaru athiĩ thibitarĩ ta ĩyo ũgakora mũrwaru nĩehĩirwo mũno nĩ mũrimũ na ngari ĩria agĩrĩirwo gũkuwo nĩyo ĩretio kũndũ kũngĩ kũraihu mũno, ũgakora ona mũrwaru ũcio rĩmwe nĩũkoraga ona nĩakuĩrĩire hau. Koguo ona thibitarĩ ĩnini nĩyagĩrĩirwo gũkorwo ikĩheyo ngari icio cia maũndũ ma hi na hi nĩguo kũrigĩrĩria ikuũ cia arwaru aingĩ naihenya.

Nĩ menyaga hena anene a kuuma wobici-inĩ nene cia ithurano cia bũrũri witũ wa Kenya, harĩa he gĩthurano gĩkĩtwo, na harĩa kĩrarorwo mũhotani, kana ũrĩa ũhotete, kana hakarorwo nũũ ũgũtangathwo wĩ mũhotani, kana nũũ ũgũtangathwo ũgwĩte.

Gũkorwo na ũmenyeru wa kũruta ũteithio wa mbere, nĩ ũteithagia mũno to nĩũkoraga nĩ ũragĩa na ũgĩ ũngĩ mũingĩ ũtararĩ naguo, rĩrĩa mũndũ ekũrwara hi na hi ũgathiĩ ũkagĩa na ũteithio wa mbere, kana rĩrĩa gũkũgĩa na mũtino ũgathiĩ ũgateithĩrĩria na kũgĩa na ũteithio wa mbere nĩ ũkoraga nĩ ũragĩa na ũgĩ ũngĩ ũtararĩ naguo hau kabere kana ũkagĩa na ũgĩ ta wa ndagĩtarĩ onangĩkorwo ndũrarĩ naguo, harĩa ũkoragwo nginya thutha-inĩ ũcio nĩũkoraga ũgĩka maũndũ mangĩ manene na ũgakora ona nĩ ũrarigita arwaru mena mĩrimũ ĩngĩ mĩnene.

Magĩrĩirwo gũkorwo mena ũrigitani wa bure haria magĩrĩirwo gũkorwo makĩamba kambĩ handũ hagĩrĩire hega na harĩa mũndũ agĩrĩirwe kũingĩra handu ha gũthimwo kana handũinĩ harĩa arathimĩrwo owiki owiki hatarĩ marĩhi ona manini haraĩ magĩrĩirwe gũkorwo oũrĩa atarĩ na mbeca níĩrahota gũthiĩ gũthimwo mũkingo hatarĩ marĩhi ma mbeca ma kũriha ona manini.

No njanjie mũtugo ũcio wa kwamba kũheanaga motaro mbere ya kwamba gũthimwo, tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga mũndũ rĩrĩa araheywo mataro mau mbere ya kwamba gũthimwo, kaingĩ andũ nĩmambaga kwĩyũria ciuria nyingĩ, ukeyuria ĩ hihi kaĩ ndĩna murimu ucio? ĩ hii kaĩ ithimo ciauma atĩa? Kwogwo nonyambe njenjie motaro mau kuheana mbere ya guthima na, guthimana ithimi icio, ndĩmatware thutha wa guthimana ithimo icio, tondu rĩrĩa wathima mundu wakora ena murimu ucio, ucio nĩwe wagĩrĩirwo gukorwo akĩheywo motaro mau, tondu ũcio nĩwe wĩna mũrimũ ũcio wa mũkingo, nanĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya ũrĩa agwĩkara na mũrimũ ũcio, no ti mũndũ o wothe harĩa ũkoraga mũndũ wothe nĩwe ũraheywo motaro macio. Kwogwo no njenjie ndĩmatware thutha wa gũthimwo mũrimũ, na ngaheyaga ũrĩa woneka ena mũrimũ ũcio wa mũkingo, ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩ, akĩmenya ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩikara na mũrimũ ũcio wa mũkingo.

Neti wa mbere rĩrĩa mũndũ ohete nda, nĩ agĩrĩrwo gũkorwo akĩheyo neti iyo ya kũgitĩra rwagĩ, tondũ rĩrĩa mũtumia ohete nda, nĩ akoragwa ugwatinĩ mũnene wa gũkorwa a kinyitwo nĩ mĩrimũ mĩnini kana mĩnene ĩtiganĩte, na rĩrĩa arĩkia kũheyo mwana, no agĩrĩrwo kũheyo neti ĩngĩ nĩguo ahote kũgitĩra mwana ũcio aheo, gũkorwo akĩrũmwo nĩ rwagĩ , kana gũkorwo akĩrwara marĩria. ũcio ũngĩ, rĩrĩa andũ kana mũndũ athiĩ gũthimwo ithimi citiganĩte thibitarĩ, ithimi ta cia mũkingo, kana ithimi ingĩ itiganĩte, nĩ agĩrĩrwo gũkorwo akĩheyo neti ĩyo ya rwagĩ nĩ getha kwĩgitĩra gũkorwo ndekũhota kũrwara mĩrimũ ĩngĩ mĩngĩ.

Nĩ cionekaga mathibitari-inĩ, harĩa ciheanagwo burĩ, kana ciheanagwo hatarĩ marĩhi o mothe, harĩa o mũndũ athĩĩ kũgĩa ithĩmi, kana mũndũ o wothe ena mũrimũ ũtĩganĩte athiĩ thibitarĩ kũrĩgĩtwo agĩrĩirwo kũheo neti ĩyo ya rwagĩ. Na oho thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtigĩrĩra nĩ yaheana neti irĩa ciagĩrĩire, kana neti njĩganĩru cia o mũndũ gũthĩĩ kũheo thibitarĩ-inĩ, na ĩgakorwo ndĩrarĩhia marĩhi o mothe.

Nĩgũkorwo ngĩthiĩ icagĩ-inĩ itiganĩte kana matũũra-inĩ matiganĩte ngĩhenyana mathomo maya megiĩ ũgima wa mũĩrĩ na gũkorwo thondekete gĩkundi kĩrĩa arĩa tũthondekete na o marĩthinyaga icigo ingĩ, ndathiĩ icigo imwe na o magathiĩ icigo icio ingĩ nĩguo gũkorwo tũkĩmenya hatirĩ gĩcigo gĩtigĩtwo na thutha na gũthomithio ũhoro ũyũ wa ũgima wa mũĩrĩ. Na oho kwandĩka maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ gwĩka kana irio irĩa mũndũ agĩrĩirwo kũrĩa kana ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũikara na mũrimũ ũrĩa arũarĩte handũ karatathi-inĩ kana mabuku-inĩ, rĩrĩa wathiĩ wathomithia andũ acio ũkamatigĩra ibuku rĩu magatigwo magĩthoma nĩgetha makahota kũgĩa na ũtaũku mũingĩ makĩria.

Ĩĩ nĩ rĩteithĩtie, tondũ nĩ rĩranyihanyihia gũkorwo kwĩna mũrimũ ũcio wa cukari, tondũ nĩ ũrakora andũ aingĩ me na ũgĩ mũno, wa gũkorwo makĩmenya ũrĩa mabatiĩ gũikara nĩ getha gwĩthema na na mũrimũ ũyũ waa cukari, kwoguo nĩ ũrakora nĩ ũranyiha nyiha, gũkĩra kabere, tondũ me na ũgĩ gũkĩra hau kabere, na andũ nĩ maramenya ũrĩa mabatiĩ gũikara gũkĩra hau kabere, kwoguo o mũndũ nĩ agĩrĩrwo gũkorwo agĩtema itemi, na kana kũnyita itemi rĩa kũmenya ũrĩa abatiĩ gũikara, norĩa abatiĩ kũrĩa wega nĩ gwo gwĩthema na mũrimũ ũyũ wa cukari.

Nĩ wonanagia wĩkindĩrĩku wao wa kũrũmĩrĩra ũndũire wao, harĩa kũmba ona ta nyũngũ icio, nyũngũ icio nĩ ihũthĩkaga nginya ona kwĩga irio, irio ta gĩtheri, kana kwĩiga irio ingĩ, haria ona nyũngũ icio kana ciondo icio, nĩ mahũthĩraga ta kũheyana cita iheyo, hena kĩndũ kana hena ũhoro ũtiganĩte, kana ona kũhe mũndũ o ũguo gĩta kĩheyo, na oho nĩ ihothĩkaga ta ũhũri - inĩ wa mbiacara, harĩa ũkoraga mũndũ nĩ aromba nyũngũ ĩyo, kana akamba ciondo icio cigakorwo nĩ cĩa kũhũra mbiacara, kana cĩa kwendia.

Irio cia mũkimo nĩ cikoraguo ciĩcia mwanya mũno harĩa ũkoraga irio icio nĩ iraruguo ona hena maũndũ matiganĩte kana hena ũndũ wa mwanya harĩa ũkoraga nginya rĩrĩa mwanake athiĩ kũrua, oimĩra nĩarugagĩrũo mũkimo wa njũgũ ũrĩa wonanagia njũgũ icio wonanagia hena mũndũ ũruĩte handũ kana rĩrĩa mũndũ agĩa mwana nĩ arugagĩrũo mũkimo ta ũcio wa njahĩ, harĩa wonanagia njahĩ icio nĩ iheaga mũndũ ũcio hinya. Kwoguo mũkimo nĩ ũkumagio mũno ona rĩrĩa athuri mareka magongona mao ta ma gũthĩnja mbũri kana magongono ma ũndũire nĩ ũkoraga kaingĩ irio ta icio cia mũkimo citiagaga magongonainĩ ta mau na itiagaga magongonainĩ mangĩ ta moũhikiinĩ kana moũthoniinĩ kana ona mathikoinĩ. Kwoguo mũkimo nĩ ũhũthĩkaga mũno na nĩ ũkoragwo wĩ wa bata na nĩ ũkoraguo ũkumĩtio mũno.

Nĩcionanagia bata wa kĩũndũire harĩa nonginya cikorwo cina rangi ũhanaine nĩgũo kwonania andũ acio nĩmatĩĩte ũndũire wao na makawĩtĩkia, ũcio ũngĩ nĩcitũmaga andũ maigue kaĩ makuhĩrĩiria andũ arĩa mathire tene kana andũ arĩa makuire tene kana aguka ao arĩa makuire hau kabere na maũndũ mao matene. Na oho nĩcionanagia ũnyitanĩri wa andũ na kana ũiguano wa andũ ũndũire wao.

Angĩkorwo mũndũ ena thirĩ wa tene wa motungata ma kandi ya NHIF, ndarakorwo akĩrũgamĩrĩrwo nĩ motungata ma kandi ma SHA tondũ nĩ ũrakora mũndũ ena thirĩ mũnene mũno na wa mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ĩ thutha, kwoguo ũgakorwo ndũngĩrigitwo thibitarĩ-inĩ ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ kandi ĩyo. Ũcio ũngĩ, nĩgetha ũkorwo ũgĩteithĩrĩrio na kũrigitwo na kandi ĩno ya SHA, nonginya ũkorwo wambĩte kũrĩhĩra mĩeri mbere ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩhĩra, kana ĩrĩa wagĩrĩirwo, kana ĩrĩa wĩrĩtwo ũkorwo ũkĩrĩhĩra, ũgakora andũ aingĩ matiramba kũrĩhĩra mbere na magakorwo, ũngĩthiĩ thibitarĩ ũtarĩhĩire kandi ĩyo mbere, ndĩngikorwo ĩgĩgũteithia onawe gũkũrĩhĩra thibitarĩ.

Tene nĩgwekĩragwo nguo ndaihu, irĩa ciakoragwo ci ndaihu biũ na gũkohwo itambaya kana ũgakora nginya athuri marekĩra cati ihanaine na cia atumia na magakorwo mena kobia mũtweinĩ wao ihanaine na nguo ciao, no thuko ici nũrakora andũ nĩmarekĩra itenge nogakora ona itenge icio imwe cia cio ona tĩ ndaihu, kwoguo gũkonania atĩ andũ matirabatara ũndũire wao na matirabuata mĩtugo ya aagu aitũ ũria mekaga nahau kaberee.

Nĩ kwaga atarani, kana athomithania, arĩa mangĩthomithia andũ a kĩrĩu, ũndũire wa tene. Tondũ nĩũrakora itũra-inĩ rĩgima, ũgakora hatirĩ mũndũ ona ũmwe mũkũrũ wa tene, ũngĩkorwo ũgĩthomithia andũ, ũndũire wa tene. Harĩa ũrakora andũ nĩmareka maũndũ, ũrĩa gũtagĩrĩire, kwa mũhiano ta maũthoni-inĩ, ũgakora andũ magĩthiĩ maũthoni-inĩ ta mau, matirakorwo mathomithĩtio ũrĩa magĩrĩirũo gũkorwo magĩka. Ũgakora ona rĩrĩa mathiĩ ũthoni-inĩ ũcio, thutha mũtheri, mokaga kũrĩo nĩ maũndũ macio. Ũgakora nginya nĩmaracũngĩrĩria gĩkuũ, tondũ matirĩ na ũmenyo ũcio wa gũĩka maũndũ macio, na gũtirĩ na atarani, magũkorũo makĩmathomithia gũĩka maũdũ macio.

Nĩ ĩthomithanagia, harĩa ũkoraga ona andũ aingĩ nĩ marohĩgĩra kũhatũkĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Kũrĩa ũkoraga ona mũndũ nĩ aroya thimũ yake, ũgathiĩ mũtambo-inĩ wa kĩrĩu ta wa Facebook, ũgatũĩka nĩ ũrohĩgĩra kuũ, ũgathomithĩrio kuũ, na ũgakorwo nginya kũrĩ ona mũndũ ũrĩa ũrakwarĩria o thimũ-inĩ o ĩyo yaku, agakwerethera ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra maũndũ ma kĩndũire ma tene, kana ũrĩa ũbatie kũmarũmĩrira. Kogũo ĩgakorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ kũgĩa na ũgĩ makĩria wa, wĩgiĩ ũndũire wa tene.

Nĩmakoragwo makĩheo gĩthomo kana kũhĩgio nĩ hatĩka cia rika harĩa ũkoraga nĩmaretwo maita kwa maita okorwo he handũ maraikara thĩ makaheo ng'ano ,makaganĩrwo ng'ano cia tene na makaheo ng'ano atĩ gũikara na ũndũire wa tene nĩgetha matigatũĩke magũkorwo makĩhĩtĩthania kana matigũkorwo magĩikara ũrĩa kwagĩrĩire. Oho nĩũkoraga nginya nĩmaratwara kũndũ gũtiganĩte nĩgetha monio maũndũ ma tene na maũndũ ma tene ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩikara.

Nĩ ciũhĩgagia ciana, na igatũma ciana cikoo na mĩtugo mĩrũngĩrĩru, tondũ nĩ ũkoraga ona rĩmwe nĩ ĩrathomithio nĩ andũ akũrũ kũmakĩra, harĩa mamonagithagia bata wa gũkorwo mena mĩtugo mĩrũngĩrĩru, na bata wa gũkorwo makĩrũmĩrĩra maũndũ ma tene ma kĩũndũire. Kwogwo nĩ ũtũmaga ciana ciũhĩge na ciga, igatũma ciana rĩrĩa cianeneha, onacio nĩ iririkaga, nĩ iririkanaga ũrĩa ciathomithagio na ĩgatuĩka ciagũthomithia ciana ciacio, kumbe ũgĩ ũcio nĩ ũmaga nginya kwĩ njiaro imwe nginya kwĩ njiaro iria ingĩ. Ũgakora ciana icio nĩirakũra na mĩtugo mĩega, tondũ nĩ ithomithĩtio na igakanio maũndũ marĩa mooru na ikanio, na ikonio gwĩka maũndũ marĩa mega. Kwogwo ũgakora ciana nĩ irakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire mĩega na njĩra nũngĩrĩru.

Ũthiaga thimũ-inĩ yaku, ũkahihinya arama ya njata, ũgekĩra imwe, inya, mũgwanja, harĩa ũcokaga ũkarũmĩrĩra makinya. Kuuma hau nĩwĩkĩraga namba yaku ya gĩbandĩ, ũrĩa ĩhũthagĩra gĩbandĩ-inĩ gĩaku, nogekĩra ũrĩa kwagĩrĩire ũrĩa ĩ gĩbandĩ-inĩ. Ũgacoka ũgathondeka pin yaku, ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩna namba inya, ndĩgakĩrie namba inya na ndĩkanyihĩre namba inya, na ũgakorwo nĩ pin ĩrĩa ũrĩhũthagĩra. Kuuma hau nĩwandĩkaga maũndũ maku marĩa ũkoretwo ũgĩika, kana mawĩra marĩa ũkoretwo ũkĩruta, kana wĩna, wĩra ũrĩa ũrutaga. Hau nĩho ũrehagĩrwo ndũmĩrĩri nini ya kwĩrwo maũndũ maku nĩmetĩkĩrĩka. Agĩkorwo ndũngihota gũkorwo wĩna thimũ teyo ũngihota gũkorwo ũgĩkinyĩra motungata mau nayo, nĩ ũthiaga ũgacerera wobici nene cia, ciao, nĩgetha ũtuĩke nĩũkũheywo motungata mao.

Twagĩrĩirwo kũhũthĩra cia tene, tondũ tene nĩwakoraga mũndũ arĩkia kũrua nĩ aigagwo nyũmba wiki ĩmwe, na agakorwo mũrũgamĩrĩri wake nĩ mũndũ mũkũrũ kũmũkĩra, ũrĩa ũkuhota kũmũhe mawaidha, na ũrĩa ũkũhota kũmwĩra ũrĩa agũkorwo agĩikara thutha-inĩ, tondũ nĩakorwo akiuma kuuma, kuuma, kuuma kahĩĩ kanini nginya mwanake mũnene. No rĩu nĩ ũrakora thikũ ici, arĩa mararua, onakoo no araikara wiki ĩmwe ĩyo thibitarĩ, nĩ ũrakora mũrũgamĩrĩri wake nĩ mũndũ maiganaine, mũndũ ũtarĩ na ũmenyo o wothe, na mũndũ ũtangĩhota kũmũtaara ũrĩa agũikara. Kwogwo nĩtwagĩrĩirwo kũhũthĩra cia tene, tondũ cia tene mũndũ arĩkia kũrua, akiuma nyũmba nĩ akoragwo nomenyo mũnene, na agakorwo akĩmenya gũikara ta mũndũ mũnene, na agakorwo ena ũmenyo gũkĩra ũrĩa ararĩ hau kabere.

Nĩiratũma ciana cia thikũ ici cigakorwo citirĩ na ũigĩrĩrĩku mwega kana igakorwo itirĩ ona nginya mĩtugo mĩega tondũ nĩũrakora aciari aingĩ nĩmarakoma handũ hamwe kana nĩmarakoma handũ ciana ciraciona ũrĩa citibatie, tondũ ona ũndũreinĩ witũ nĩũkoraga ciana kana aciari matibatie gũkoma handũ maronana kana ciana citibatie kwona aciari ao metoro na oho nĩũrakora nginya anake arĩa mararua nĩmarakorwo magĩkoma nyũmba ĩmwe na ciana ici ingĩ na aciari ao harĩa ũndũreinĩ hatibatiĩ, tondũ mwanake rĩrĩa arua nĩabatie kuuma nyumba ya aciari ake na akorwo ena nyũmba yake kĩũmbe. Kwoguo nĩũrakora nĩharakorwo hakĩnyihanyiha mĩtugo ya ciana tondũ ciana nĩirakorwo ĩkĩona mĩtugo mĩingĩ ĩrathii na mbere na ũkoro nĩirekara nyũmba ĩmwe kana nĩirakoma handũ hamwe na aciari ao ĩkĩmonaga.

Nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩiga taũni ĩyo na ũtheru, na gũkorwo ĩkĩiga tũcuku twa gũikia gĩko, harĩa o mũndũ wothe akĩhatũka ona angĩkorwo nĩ anyitĩte karatathi o gothe, harĩa arĩkoragwo agĩikia gĩko gĩake, nĩ getha andũ matigage kũrekia maratahi thĩ, maratathi marĩa maratũma taũni ĩyo yoneke ĩna gĩko mũno. Naho nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtheria njũĩ. Njũĩ irĩa ciothe ci taũni-inĩ ĩyo, tondũ ũkoraga maĩ mau ma njũĩ icio ona he andũ mamatũmĩraga na kũnyua, na he arĩa matũmĩraga na gũikia maindo matarĩ mega. Kũguo nĩ hagĩrĩirwo gũkorwo ĩgetherio njũĩ, njũĩ irĩa cikoragwo cigĩtũmĩka nĩ andũ aingĩ ona kũnyua maĩ macio. Na oho nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩandĩka andũ, andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩhata taũni ĩyo, o hwainĩ, andũ mainũka marĩkia kwendia kana marĩkia kũhũra biacara ciao, hwainĩ andũ othe mainũka gũgakorwo kwĩ andũ arĩa marakorwo makĩhata taũni ĩyo nĩguo ĩgakoragwo ĩĩ theru hĩndĩ ciothe kana ona rũciinĩ mokĩra tene magoka makahata taũni ĩyo nĩ getha kũrigĩrĩria gĩko kĩingĩ.

Wa mbere hena bũrũri witu mũnene wa Kenya ũrĩa ũikaine. Wa kerĩ hena bũrũri wĩtagwo wa Tanzania onaguo no ũĩkaine na ũndũire waguo. Ũcio ũngĩ nĩ bũrũri wa Uganda na ucio ũngĩ nĩ Malawi.

Ya mbere nĩ taũni ya Eldoreti, ya kerĩ nĩ taũni ya Gĩthumo, ya gatatũ taũni ya Machakos na ĩyo ĩngĩ nĩ taũni ya Malindi iria nĩ irĩ ũgitĩri mũnene mũno, kwoguo gũtikoragwa na mawaganu maingi marĩa matũmaga gũkorwo na thayũ mũingĩ mũno tondũ gũtirĩ na mawaganu marahanĩka. Ũcio ũngĩ mĩikarĩre ya kuo nĩ mĩhũthu tondũ nĩũkoraga andũ aingĩ nĩmarahota kwĩgũrĩra indo kũu, ũgakora mĩikarĩre wakuo nĩ mũhũthu na andũ aingĩ makenda gũikara kũndu kũu. Na oho nĩcĩũĩkaine ta taũni irĩa therũ mũno kwoguo ĩgakorwo nĩ theru, itirĩ na mĩrimũ mĩingĩ na itirĩ na manegene maingĩ kwoguo igakorwo ni taũni irĩa ciendete mũno gũikarwo mũno nĩ andũ na iria cina thayũ mũingĩ mũno.

Rũĩ rũnene rwa Nyando, rũrĩa rumĩte mũtitũ-inĩ wa Mau na rũrĩa rũgacoka rũgaitĩrĩra njũĩ-inĩ nene cia Victoria. Na rũĩ rũu noruo rũkoragwo rwĩ kĩhumo kĩa njũe icio ciothe.

Nĩ handũ hoĩkaine ta The Garissa Community Giraffe Santuary, harĩa andũ mathiaga kwĩrorera nyamũ itiganĩte, kana nyamũ cia mĩthemba mĩingĩ, na andũ matiganĩte mathiaga nĩ getha magiĩ na ũmenyo wa nyamũ icio, na andũ no mathiaga kũmenya ũrĩa andũ a kũu maikaraga, na mĩtugo yao ya gũikara, kana ũrĩa maikaraga kũu.

Nĩ kĩrĩma kĩnene gĩa bũrũri witũ wa Kenya, kĩrĩa nĩ kĩrĩma gĩkoragwo na nyamũ nyingĩ cia gĩthaka, iria nĩcigũcagĩrĩria andũ aingĩ gũka na nginya maume kũndũ kũnene gũtiganĩte nĩgetha moke mamenye na mataũkwo ũndũ wĩgwĩi nyamũ icio. Ũcio ũngĩ andũ nĩmahotaga gũkorwo mena kamweke ga kũhamba kĩrĩma kĩu nĩgetha mahote kũona ũthaka wakĩo kũrĩa igũrũ. Ũcio ũngĩ nĩũkoragwo na kũndũ gwĩtĩkaga maĩ kũrĩa andũ mathiaga kwĩrorera na magĩkenagira ũthaka wakĩo.

Nĩ ũtũmĩte mabamĩrĩ magayũkane kana mabamĩrĩ mage kũiguana tondũ nĩũkoraga andũ a bamĩrĩ ĩyo mũno mũno mũthuri arathie wĩra hĩndĩ ciothe, mũthenya aumĩra wĩra ũtukũ agathie wĩra ũngĩ harĩa ũkoraga ona ndakoragwo na thaa cia mũtumia wake kana thaa na ciana ciake harĩa ũgakora ona ciana ciake citingĩhota kũmwĩra ũndũ tondũ citimenyeranĩte gũikara nake na itimenyerete kũmwarĩria ũgakora bamĩrĩ nyingĩ ona itirahotana ona athuri aingĩ matirahota ona kũhikania tondũ matirakorwo na thaa cia bamĩrĩ ciao koguo bamĩrĩ cigakorwo nĩ ikũgayũkana kana ũgakora ona bamĩrĩ nyingĩ ona itiraiguana.

Nĩ kũrũmagĩrĩrwo mawatho marĩa matũmaga gũkorwo kwĩna thayũ mũingĩ mũno, na gũgakorwo kwĩna ũgĩtĩrĩ kogũo gũgakorwo wĩici wĩ thĩ, kũria gũtũmaga gũkorwo na thayũ mũingĩ mũno na gũkahotithia gũkorwo ngĩikara kuo, o ho ũndũire nĩ ũrũmagĩrĩrwo mũno, ũria ũhotithagia gũkorwo ngĩmenya maũndũ ma tene kana ũrĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩikara maica-inĩ, kana maũndũ marĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩrũmĩrĩra, kogwo makahotithia gũkorwo ngĩhota gũikara na kĩũndũire gitũ.

Kwa mũhiano ũngĩenda kũneana kĩndũ handũ gĩkinyĩre mũndũ, kana ũngĩenda gũtũmana mũrigo waku handũ, nĩ ũkoraga kaingĩ nĩ ũrehokera mũndũ wa bodaboda tondũ mũndũ ũcio noakorwo nĩ mũmenyeranĩte, na andũ acio kaingĩ nĩmakinyagia mĩrigo yao. Kana ũgakora nĩũraneana matatũ-inĩ, harĩa ũneaga ndereba, kana ũkaneaga, ũkane tani wake, harĩa makoragwo mehokekete mũno gũkĩra andũ a tene. Ũguo nĩ ũkoraga nĩ ũrehoka mũno andũ a bodaboda na andũ a matatũ, arĩa makoragwo mehokekete mũno na mĩrigo.

Nĩnyendete ngano cia ũrĩa mũndũ abatie kũhika kana ũrĩa mũndũ abatie kũracĩrio tondũ nĩmaganagĩra weega na ngatũĩka nĩndĩranyita maũndũ weega na kwoguo ngakorwo ona ndakinya handũ hau ndingĩkorwo ngĩhĩtanithia maũndũ nĩũndutaga ũrĩa njagĩrĩirwo gũikara na ũrĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩmenya maũndũ macio ũrĩa mathiaga tondũ ũngĩmahĩtĩthania nĩmatũĩkaga ona nomakũrĩe kwoguo nĩmahotithagia kũmenya ũrĩa njagĩrĩirwo gũĩka ndĩgakorwo ndĩhatĩkainĩ ya maũndũ ta macio.

Ĩcenjetie ũthii wa nambere ũkahũtha nogakorwo ndũrĩ noritũ mũndũ agĩthiĩ, ti ta tene rĩrĩa wonaga ngari nĩ ĩmwe tu, ĩrĩa mwetagĩrĩra inyuothe, thaici mũndũ ndakoragwo noritũ rĩrĩa ũrathiĩ thabarĩ handũ, tondũ nĩ ũkuona ona andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra bodaboda, rĩrĩa marathiĩ thabarĩ iria itarĩ nene tondũ bodaboda nĩ ĩhotithagia mũndũ gũkinya na ihenya, negakũhotithia gũthiĩ naihenya, ona rĩrĩa ũgũkora barabara kwĩna mũhatĩkano wa ngari, wĩna bodaboda nĩ ũkoraga ũthii waku kana thabarĩ yaku nĩyahiũha, kana ndĩnatuĩka nene. Kwoguo nĩ ĩcenjetie ũthii wa mathabarĩ, ũkahũtha nogatuĩka wa kwagĩrĩra nogakorwo andũ aingĩ ona nĩmahota kũhũra mabiacara mao, to mũndũ nĩ ahotaga kuuma, kuuma handũ hamwe, nginya harĩa hangĩ onokorwo nĩ hanene, na agathiĩ na akahũra biacara yake na agatuĩka nĩ agũcoka o wega na ndacererwo tondũ ũthii wa nambere wa bodaboda na matatũ wĩkuo, kwogwo mũndũ nĩ ekũhota kuuma handũ hamwe nginya handũ harĩa hangĩ atarĩ na wagagu.

Barabara nĩyagĩrĩirwo kwaramio ĩrĩa ũtũmaga, ĩrĩa ũkoraga maita maingĩ nĩyo ĩtũmaga mũhatĩkano wa ngari ũkorwo kuo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, harĩa ũkoraga bara imwe nĩ njeke, kwogwo ngari nĩira, nĩirahetĩkana ĩkĩhatũkana, kwogwo ũgakora ĩkĩhatũkana hena thĩna mũnene mũno ũgacungĩrĩria mũhatĩkano wa ngari. Ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo kwĩna stage barabara-inĩ. stage citiagĩrĩirwo gũkorwo cigĩkĩrwo barabara-inĩ, tondũ rĩrĩa athii maita maingĩ makiumĩra mawĩra mao, nĩmakoo maihũrĩte bara mũno, na ngari ikaihũra bara, ũgakora ngari ĩyo ĩrĩa harĩa ĩrũgamĩte nĩ harĩa hatũmĩragwo kũhetũkĩra ngari. Kwogwo ũgakora hena mũhatĩkano mũingĩ mũno wa ngari, tondũ ngari iria ingĩ ta matatũ cirakuĩra barabara-inĩ atĩ nĩyo stage. Kwogwo stage ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩ handũ barabara-inĩ, hagĩrĩirwo gwakwo stage njega cia matatũ na barabara cituĩke nĩ ĩkwaramio nĩgwo itiga, itige gũkorwo nĩiracungĩrĩria mũhatĩkano wa ngari mũingĩ.

Amwe ao nĩ maratũma marĩa matũrigicĩirie mathũke, kana nĩmarathũkia marĩa matũrigicĩirie nĩgũkorwo nĩmarekĩra gĩko mũno taũni-inĩ ĩtũ ya Nairobi. Rĩmwe nĩ ũkoraga andũ arĩa marendia rĩmwe mũndũ nĩararuta indo iria arendia maratathi, nĩarakorwo akĩrekia iratathi rĩu harĩa arenderia, na hwainĩ handũ oe iratathi rĩu arĩtigaga hau. Na andũ angĩ ta akwendia matunda, onao nĩũkoraga rĩrĩa maruta makoro ma matunda mũndũ nĩate hau, na rĩrĩa gĩkoro ta kĩu kĩa irigũ, kana gĩkoro ta gĩa icungwa gĩatuĩka nĩgĩabutha, gĩtuĩkaga thumũ mũru na gĩgakorwo nĩkĩrarehe gĩko kĩingĩ mũno na kumbe gĩgathũkia marĩa matũrigicĩirie. Koguo nĩhagĩrĩire gũkorwo na handũ harĩa arĩa marahũra biacara angĩkorwo mũndũ ena mahuti make kana gĩko gĩake, harĩa arĩthiyaga gũte, kana harĩa arĩthiyaga gũikia nĩgetha matigakorwo magĩthũkangia marĩa matũrigicĩirie.

Nĩndamakire mũno, nĩ gũtũngana na nyamũ cia gĩthaka, ĩrĩa cikaraga kĩrĩma kĩu, tondũ niĩ kuuma tene ndieciragia irĩma nĩcikoragwo na nyamũ cia gĩthaka. Kwogwo rĩrĩa ndahambire kĩrĩma mũthenya wakwa wa mbere, nĩndatũnganire na nyamũ cia gĩthaka itiganĩte, ĩrĩa ciagegirie ngoro yakwa mũno. Na oho ngĩona mbarabu ĩrĩa yaimaga kĩrĩma-inĩ kĩu, ĩrĩa ndatũnganire nayo, na ũcio warĩ mũthenya wakwa wa mbere kwona mbarabu.

Nĩndaĩgũaga kaingĩ andũ makĩgana ũrĩa mũndũ ambata kĩrĩma ũthiaga ũgakorana na rĩera rĩingĩ rĩtarĩ rĩra ũma narĩo harĩa kabere rĩera rĩra rĩtũmaga nginya mũndũ atũrwo nĩ mũtwe kana wĩigũe toro kana ũgakora andũ aingĩ nĩmaraethimũra kana aingĩ makaũma nginya na mahoma kũu tondũ nĩ ũkoraga rĩera rĩrĩa rĩ kũrĩa kĩrĩma ĩgũrũ na rĩrĩa rĩ gũkũ thĩ rĩtihanaine , oho nĩ ndaigũaga ũrĩa mũndũ atũnganaga na nyũmũ cia gĩthaka ngarigagwo kĩrĩma inĩ kũngĩkorwo na nyamũ cia gĩthaka nĩkĩ, kũogũo nĩ ndendete kwambata kĩrĩma nĩgetha nyone nyamũ icio na ngaigũa irĩma ingĩ nĩ ikoragwo na mĩakĩ ta kĩrĩma kĩnene kĩa Longonot nĩrĩa maĩta maĩngĩ rũcinĩ gĩakanaga mwaki kũogũ nĩ ndarĩgawo mwaki ũcio ũngĩkorwo ũmĩte kũ na kũogũo nĩ ndakoragwo na wendi wa kwambata kĩrĩma inĩ kĩũ nĩ gũo nyone ũrĩa gĩkoragwo na ũrĩa gĩkoragwo kĩhana na nginya kũu thĩinĩ.

Ũndũ wa gũciarwo kwa mwana ũria ũhigagio o mwana aciarwo na ũria wonanagia kana ũgakongoirwo mũtumia ũcio warĩkia kũheo mwana na ũgakũnguirwo mwana ũcio waciarwo harĩa gũtwaragwa iheo, ũgatwarĩrwo mwana ũcio kĩheo na ũgatwarĩrwo mami wao kĩheo gĩakũmuonia kĩo kiega kana nĩeka wega nĩ ũndũ wa kũrehe kĩũmbe kĩngĩ kĩero thĩ ĩno, kũgũo ũndũ ũcio nĩ ũngenegai tondũ nĩ ũhĩngagio o hĩndĩ,o hĩndĩ mũtumia agĩa mwana no nginya ahingĩrio ũndũ ucio mwega.

Gĩko kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩhĩnga kĩnene na kĩrĩa gĩkoretwo, nĩkĩratũma nginya kũgĩe na ndwari nyingĩ, na ndwari cia mĩthemba ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa. Nĩũkoraga andũ matiremenyerera, andũ mararekia gĩko o harĩa marĩ, nagĩkoo nĩmaigĩirwo tũcuku twa gũikia gĩko, nĩũkoraga andũ aingĩ ona matiratindĩrĩra, mũndũ arĩa kĩndũ arekia kĩndũ, akarekia gĩkoro harĩa arĩ. Rĩmwe ũgakora gĩko nĩkĩongererekereire na njĩra nene mũno kĩrĩa gĩtũmĩte ona mĩrimũ ĩingĩhe.

Rĩrĩa ciathamĩra kũndũ kũngĩ, nĩũkoraga kũu ciathamĩra onakuo nigwatuĩka gwa kũneneha na andũ matũika ona nĩmarĩukaga kũu kwĩrorera nyamũ, tondũ rĩrĩa nyamũ ĩkuma handũ ĩthiĩ harĩa hangĩ nĩtuĩkaga ya gũciarana na yaciarana riu ithiaga iciaranĩte ũguo igathiĩ ikaingĩha ũgakora handũ hau nĩ ha neneha na nĩ hagĩa nyamũ nyingĩ kwoguo nĩhakũraga na hagatuĩka ona ho nĩũrakora andũ nĩmaroka kwĩĩrorera nyamũ hau kwoguo nigũkũragia na gũkorwo igĩkũria kũndũ kũngĩ kana icigo ingĩ cia bũrũri nokorwo ciathiĩ kũndũ kũngĩ nĩ ĩgũciarana na cingĩhe.

Bamĩrĩ nĩ ĩkoragwo na mami na baba na ciana. Kana rĩmwe ũgakora bamĩrĩ imwe he mũciari ũmwe weherete, ũgakora ta mũthuri nĩ eherete hagatigara mũtumia, kwogwo ona bamĩrĩ ĩyo ĩna mũtumia tu no ĩkoragwo ĩ bamĩrĩ nginyanĩru tondũ nĩ mũndũ ũmwe weherete. Kana ũgakora mũtumia nĩ agĩire ciana no ndahikire, oneyo no bamĩrĩ nginyanĩru tondũ mũtumia ũcio ndarĩ na mũthuri, kwoguo agakorwo arĩ na bamĩrĩ yake ya mami na ciana ciake ciika.

Indo nĩciagĩrĩirwo kũgayanio na gatagatĩ tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga thĩiniĩ wa ma bamĩrĩ rĩrĩa ma gũkorwo nĩ magũtigana ũkoraga indo nyingĩ cigũrĩtwo thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio o na angĩkorwo nĩ indo ta mĩgũnda andũ acio magũrire me hamwe, kogwo rĩrĩa andũ acio megũtuĩka nimegũtigara nĩmegũtigana indo icio nĩciagĩrĩirwo kũgayanio na gatagatĩ tondũ hatirĩ mũndũ ũtacangĩire kũgũra kĩndũ kĩu, kogwo hatirĩ mũndũ wagĩrĩire kumwo, kumwo kĩndũ gĩake o mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũgaĩrwo kĩndũ gĩake na gatagatĩ nĩgetha gũkorwo kwĩna wĩigananu.

Mũtumia nĩwe wagĩrĩirwo kũruta wĩra wa mũciĩ mawĩra ta kuruga, guthambia indo, kũhata kũu, kũhũra nguo kana ona mawĩra mothe ma mũciĩ. Nake mũthuri nĩwe wagĩrĩirwo gũtigĩrĩra mahiũ nĩ mahũnu kana nĩwe wagĩrĩirwo kũrora mahiũ. Angĩkorũo nĩ gũtuĩra ngómbe mahuti, gwĩka maũndũ make mothe nĩwe wagĩrĩirũo gũtigĩrĩra mahiũ nĩ mahũnu kana mahiũ nĩ marore wega. Ũcio ũngĩ wĩra mũthuri arutaga nĩ mawĩra ta gũceha rũgiri, ndũngĩkora mũtumia agĩceha rũgiri taũ ũcio nĩ wĩra wa mũthuri. Kwoguo athuri wĩra ũrĩa marutaga wa mũciĩ nĩ gũceha marũgiri.

Nĩ ũrakora atumia thikũ ici makĩruta mawĩra ma athuri tondu no ũkorwo mutumia ũcio ndarĩ na mũthuri kana mũthuri wake nĩakuĩte kwoguo agakorwo ndarĩ na mũndũ ũngĩ angĩeterera amũrutĩre mawĩra mau. Na ningĩ nĩũkoraga mũthuri wa mũciĩ ũcio ndarĩ na ũigĩrĩrĩku ndaratindanĩrĩra na mawĩra marĩa abatiĩ kũruta, kwoguo ũgakora mũciĩ ũcio mũtumia nĩwe ũraruta mawĩra ma mũtumia nowe ũraruta mawĩra ma mũthuri. Na oho nĩ ũkoraga mũthuri akĩruta mawĩra ma mũtumia harĩa ni ũkore mütumia nĩamũtigĩte kana nĩahurũkĩte agakorwo ndarĩ na ũndũ ũngĩ angĩka tiga kuruta mawĩra mothe ma mũthuri na ma mũtumia.

Kwĩna rwĩmbo rũrũ rwa Rose Muhando rũrainwo nĩ andũ mũno, ũgakora rwĩmbo rũu nĩ rũrainwo, ũgakinya handũ mũndũ agakorwo nĩ akwĩgũithia. Ũgakora mũndũ ona angĩkorwo e maaĩ-inĩ kana angĩkorwo e kĩrĩma-inĩ kana e maria-inĩ, mũndũ nĩ aregũithia hau. Rũgakorwo rwĩ rwĩmbo rwega na rũgakorwo nĩrũratuĩka rũgĩcanjamũra mũndũ mũno, na rũgathekia mũndũ mũno nĩ ũria andũ marakorwo makĩrũina, na andũ marakorwo makĩigũithia na matiramaka kana mũndũ nĩ ekũgwa agũthwo nĩ kĩndũ.

Nĩndateithirie mũndũ wangorire handũ stage, ndũgamĩte njeterere, njetereire ngari cia gũthiĩ kũndũ ndathiaga. Mũtumia ũcio akĩngaĩra na akĩndĩrĩra mũno akĩnjĩra atwarĩte mwana wake thibitarĩ na ndarĩ na mbeca cia kũmũkinyia thibitarĩ, mbeca ĩrĩa aima nacio cia ngari cĩamũkinyia stage ĩyo, kwogwo akorwo akĩigwo nĩ ngari hau na ndoi ũrĩa agwĩka. Nĩndaingĩrire mũhuko wakwa, ngĩmũrutĩra mbeca iria cĩngĩmũkinyia na ngĩmũhe mbeca cia gũcoka. Ũndũ ũcio nĩ ũngenagĩra mũno tondũ onokorwo ndioĩ mũndũ ũcio, tokorwo mũthenya ũmwe onake no akandeithia, kana nĩngamũkora handũ ndĩna thĩna na andeithie, kana ona ngorwo ndĩna thĩna, nani thiĩ ngaĩre mũndũ ũngĩ na atuĩke wa kũndeithia.

Wambere nĩ agĩrĩirwo oke na marũa make ma C.V marĩa monanagia kĩrathi kĩrĩa mũndũ akinyĩte, na kothi ĩrĩa enayo na kĩrĩa anyitire kĩgerio-inĩ gĩake. Ũcio ũngĩ no nginya wambe ũmũitie igerio ciake ciothe, kĩgerio kĩa kĩrathi kĩa mũthingi na magerio ma kĩrathi gĩa cekondarĩ kana harĩa hangĩ akinyĩte. Kuma hau nĩ wagĩrĩiruo kwamba kũmũhe wĩra mũnini wa wĩra ũrĩa ũrenda arute, arute onokorwo ti ndagĩka nyingĩ nĩguo ũhote kuona kana no ahote kũruta ũcio wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Wa mbere ũgĩthiĩ interview, no nginya ũthiĩ wĩhumbĩte wega na ndũkehumbe nguo cigũtũma umwo wĩra. Nguo ta nguo nguhĩ mũno, kana nguo nyitu mũno. Ucio ũngĩ no nginya ũgĩthiĩ interview, ũkorwo wĩ na marũa maku ma kũria wĩra, tondũ no ũthiĩ ũhatũke interview kana wĩtio marũa macio maku. Ũcio ũngĩ no nginya ũthiĩ wĩharĩrĩirie gũcokia ciũria o ciothe, tondũ ciũria itihananaga. No ndwagĩrĩirwo gũkorwo na kĩagago, tondũ ciũria itikoragwo ci nditũ. Ciũria cikoragwo ci ciũria igũkoniĩ we, kana maũndũ maku, kana maũndũ marĩa waneka, kana ũrenda wĩra ũcio nĩkĩ. Koguo dwagĩrĩirwo gũkorwo na kĩagago, tondũ ciũria iria ciũragio kũu, nĩ ciũria cigũkoniĩ we mwenyewe.

Nonginya nyambe hote kwonania kĩo gĩakwa na arĩa ndĩrathomithia makorwo makĩonania kĩo kĩao gĩa kũhota gũkorwo magĩka wega, ũcio ũngĩ nonginya njũke na maratahi makwa makwonania nĩnyongereire gĩthomo na makwonania kũrĩa nyongereire gĩthomo kana kũrĩa ndathire ngĩongerera gĩthomo kĩu, nĩgetha ngorwo ndirĩ na maũndũ omothe makĩhĩnga mangĩkorwo makĩonania atĩ ndiongereire gĩthomo, kwoguo nonginya ngorwe na maratathi makwama kwonania nĩnyongereire gĩthomo na ngorwo na kĩo wĩrainĩ wakwa.

No nginya ũmũkore na ũkorwo wĩ mũndũ ũĩkaine ũrutaga wĩra wake wega, ũmũtarĩrie mawĩra maku ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta wega kambuninĩ yake, na oho no nginya akorwo akĩmenya ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta wĩra kambuninĩ yake, kana nĩ ũrutaga wĩra wega, kana ũrutaga wĩra ũru tondũ ndangĩkũhaimbia ngathĩ na ndamenye ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta wĩra. Koguo no nginya ũkorwo wĩ mũndũ wĩrutanagĩria na mũndũ ũĩkaine nĩ erutanagĩria wĩra-inĩ wake.

He mbeca cibataraga gũkorwo cikĩrĩhwo kana mbeca citũmagwo macini-inĩ ĩyo, irĩa cibatiĩ kũrĩhwo nĩ ũrĩa ũrakorwo agĩkũrĩhi indo, kana ũrĩa ũrakorwo ũgĩgũtarĩra indo irĩa ciaku kana ũrĩa ũrakorwo agĩgũtarĩra mbeca irĩa ũbatiĩ kũrĩha. Koguo nĩ ũkoraga nĩ aratinia mbeca ingĩ igũrũ he mbeca ciaku, nĩ getha ahote kũrĩha mbeca icio. Na angĩkorwo mũndũ e nja wa bũrũri, nĩ ũkoraga ũkĩrĩha na kandi mbeca nĩ iratinio nĩguo gũkorwo ũkĩrĩhĩra ũkorwo ũgĩikara bũrũri mwerũ.

Wambere nonginya ũkorwo ũkĩmenya mbeca iria ũrare nacio hau mbere na mbeca iria wakorwo ũgĩtũma na ũkorwo na ndũmĩrĩrĩ ĩrĩa ũratũmĩirwo thutha wa kũrĩha indo icio, ũcio ũngĩ nongiya ũthiĩ kũrĩa ũragũrire indo nĩgetha mũkorwe mũkĩrora ndũmĩrĩri ya harĩa ũratũmire tondu oũkorwo harĩa ũratũmire hatironania ndũmĩrĩri yaku kana hatironania mbia irĩa ũratũmire, kwoguo nongiya ũthiĩ na ndũmĩrĩri yaku ya thimũ kana ya kĩndũ kĩngĩ kwonania mbia irĩa ũrakorire ũgĩtũma na wonanie mbia irĩa ũrarĩ nacio hau kabere na ũkorwo harĩa ũratũmire nĩharonania mbeca irĩa ũratũmire nĩ nyingĩ nĩguo ũhote gũcokerio mbeca ciaku.

Citiatuĩkire cia kũmenyeka tondũ nĩwũiguaga arĩa marĩho hĩndĩ ĩyo makĩheana rũgano makĩgana ũrĩa mahinyĩrĩrĩkire urĩa marũire bũrũri witũ na ũrĩa nginya maikaraga marima na kũingatwo mĩciĩnĩ kwao kana kũra mĩciĩnĩ kwao nĩgetha matigatuĩke a gũkua, na thutha ũcio matiacokire a kũmenyeka amwe ao magĩkua, amwe ao makĩgurara, na amwe magĩte mĩciĩ yao na thutha ũcio macokire kũgiĩka matiarĩhitwo tondũ gũtirĩ maa mũndũ wamenyekire, kana onakorwo nĩmamenyakanire amwe ao matiatuĩkire a kũmenyeka.

Nĩndetirie nguo kuuma rũhongeinĩ rwa kĩrĩu rwa intaneti Facebook kũrĩa ndabire kũrĩhĩra nguo ĩno mbere ya ndeheirwo mjĩtĩkĩtio atĩ nĩ ngũreherwo nguo ĩyo kĩamba ngĩtũma mbeca mbere nĩgetha ndeherwo nguo yakwa, njikarĩte hanini njetereire nguo yakwa ĩrehwo ndahũrire thimũ na ngĩigua thimũ ĩyo ona ndĩranyitikana itakũmenya ndarĩhire mbeca icio itakũmenya mũndũ ũcio nĩ mũkora ona mũndũ ũcio ona ndendagia nguo ,hau nĩndathomire gĩthomo na ngĩmenya ndwagĩrĩirwo gwĩtia kĩndũ intanetinĩ kana rũhongeinĩ rwothe rwa ũkinyanĩrĩa na wambe ũrĩhe nĩwagĩriirwe wambe ũkorwo ũgĩeterera wambe ũreterwo kĩndũ kĩũ gĩakũ nĩgetha ũcoke gũkĩrĩhĩra.

Nĩndonaga gũikara taũni kaarĩ ũndũ mũhũthũ gũkĩra gũikara gĩcagi-inĩ. Harĩa ndatũire ndĩriragĩria kuuma gĩcagi nathiĩ njikare tauni-inĩ. Rĩrĩa ndarĩkirie cukuru nangĩkorwo nĩngũthiĩ ningũikara mũciĩ, ngĩona mweke wagũthiĩ gũikara taũni-inĩ, maica nĩ maritũhire, ngĩaga mbeca tondũ mawĩra nĩ marathiĩ makaga, rĩmwe ũroneka ũkoneka thikũ igĩrĩ ũgacoka ũkaga, ũgakorwo nĩũraga mbeca nginya ciakũrĩa, hau nĩhondoire indo ciakwa na ngĩcoka gĩcagi na ngĩmenya mũtũrĩre wa gĩcagi nĩ mwega mũno nginya gũkira wa tauni.

Mwĩ cukuru-inĩ ya secondary nĩgũkoragwo na mũthenya ũrĩa aciari mathiaga gũcerera ciana ciao, mũthenya ũcio nĩwakinyire na gũgĩtuĩka aciari nĩmegũka gũceera. Nĩndonire kĩrĩndĩ kĩa andũ gĩũkite kũnjerera, nĩndamakire mũno to ndamenyerete mami witu nowe wokaga wiika kũnjerera, harĩa andehagĩra indo cia kũrĩa, irio na indo ingĩ cia kũnyua. No mũthenya ũcio nĩndonire andũ aingĩ nginya baba witũ, nginya a mama witũ, harĩa itaririkanaga warĩ mũthenya wakwa wa gũciarwo, kwogwo othe nĩmokire nĩgetha makũngũĩre mũthenya wakwa wa gũciarwo, no niĩ ndiamenyaga. Kwogwo nĩndakenire mũno na mũthenya ũcio ndiũriganagĩrwo.

He mũthenya ndateithirie mũtumia ũmwe ũtarĩ na ũhoti wa gĩcagi gwaka nyũmba yake, ũrĩa waikaraga nyũmba yarĩ ya ndoro, nyũmba yaũraga mũno kumbe kwaũra we na ciana ciake nĩmaũragĩrwa mũno, gũgĩkinya ihinda akĩhoya ũteithio wa andũ kũmwakĩra nyũmba njega. Nĩndoire itemi nangĩcagĩra gwaka nyũmba ĩyo harĩa twakire nyũmba ya mabati na mũtumia ũcio agĩtũĩka wa gũteithĩka o mũndũ nĩoyaga ibati akahũrĩra ta mũtumia ũcio ndarĩ na ũhoti wa kwandĩka andũ a kũmwakĩra kwoguo ithũĩ nĩ twoire itemi rĩũ na ngĩcangĩra mũno na ngĩteithia mutumia ũcio gwaka nyũmba yake ĩrĩa arĩikaraga atakũrĩrwo kana ena mathĩna o mothe.

Nĩndirikanaga ũrĩa twathiaga makanitha-inĩ, tũgacindana kũina nyĩmbo, irĩa twainaga nyĩmbo cia ũndũire, tũgekĩra matonyo mahanaine, kana tũkeyoha macuka ma aciari aitũ, nĩgetha tũhote kũina nyĩmbo icio cia ũndũire. Akoo nĩtũraina nyĩmbo icio wega, arĩa matuĩka a kũhotana makaheywo iheyo ciao kana makaheywo mbeca. Na oho o macukuru-inĩ nondirikanaga notwainaga nyĩmbo icio, ĩrĩa twathiaga macukuru matiganĩte, tũkaina nyĩmbo, tũgacindana na ciana iria ingĩ, na tũgathi mĩthako ĩngĩ ta ya gũthaka mĩbira, kana gũteng'era, tũgacindana na macukuru mangĩ na ciana ingĩ.

Nyĩmbo cia muomboko nĩ ciainagwo tene nĩ andũ eerĩ eerĩ, harĩa nĩ mũthuri na mũtumia makanyitana eerĩ eerĩ, makaina rwĩmbo na hagakorwo hena ndarama ĩrahũrwo, na ĩkahũrwo wega ũrĩa ĩrathiania na rwĩmbo rũu, na hena kang'iring'iri karainainio nĩ getha rwĩmbo rũu rũtuĩke rwa kwagĩra. Ona thikũ ici nĩ ũkoraga nyĩmbo icio no cinagwo, ti cia muomboko kana cia tene ũcio, no ũgakora ona nyĩmbo cia thikũ ici nĩ cirainwo ũguo, andũ manyitanĩte eerĩ eerĩ, na hena ndarama ĩrahũrwo, na oho harĩ o na tũng'iring'iri tũu twahũragwo.

Kuuma ndĩ mũnini, ndathiĩ cukuru nĩndamenyerete kũinaga, agĩkorwo kwĩna kaũndũ cukuru karanyitithania arutwo othe tũgakorwo twĩ hamwe, kana rĩrĩa tũrathiĩ tũgacemania rũcinĩ cukuru, nĩndakoraga nĩndĩrenda kũinithia mũno, kana ona nĩndĩrahoya rwĩmbo mũno nyine. Na twathiĩ kanitha-inĩ oho nondakoraga nĩndĩrenda kũina mũno, ngakora nĩndĩrahoya rwĩmbo, ngaheywo ngaina nginya itagũconoka, itakũmenya kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩheyo gĩakwa, tondũ ona ndakinya cukuru nene ya secondary , no ndakorire nĩndĩrenda kũina mũno mbere ya andũ itakũmenya kĩu nĩ kĩheyo gĩakwa, kĩrĩa ona ndaneneha ndĩrakorire nondĩraina, tondũ kĩheyo kĩu ndambire gũkĩrutithia ndĩ mwana na ndĩraneneha onakĩo.

Ũnyitanĩri nĩũndũ ũmwe ũmwe ũrĩa ũtũmaga andũ mahote kũruta wĩra maiguanĩte na manyitanĩte, harĩa ũkoraga andũ manyitanĩra, macenjanagia meciria mao na makahota kũruta wĩra wega na wĩra ũkarũtĩka ũrĩa wagĩrĩire, tondũ ũhaũ gatagatĩinĩ nĩũgũkora agĩkorwo mũndũ ndarahota kũruta wĩra wega tondũ nĩandũ aingĩ meho nĩũkoraga mũndũ nĩaroha gũteithĩrĩrio na akahota kũruta wĩra ũcio, kwoguo ũnyitĩri nĩũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ mahote kũruta wĩra wega na mawĩra mao matũĩke nĩmakũigĩnĩrana na matũĩkĩ nĩmakũgacĩra.

Nĩmahotaga kũnyitithania andũ takwa mũhiano ũgakora yuthi nĩmaranyitana, kana gĩkundĩ kĩa yuthi gĩkahota kũnyitithanio gĩgakorwo nĩkĩrahota gwĩka ũndũ kana magakorwo nĩmarahota kwĩrũgamĩrĩra na makota gwĩka maũndũ mao. Na oho nĩũkoraga athuri nĩmarahota gũteithio makanyitana, makahota gwĩka ũndũ atumia makanyitana, na kaingĩ manyitithagĩrio makanithaĩnĩ harĩa ũkoraga ndũngatacia Ngai nĩcio ciraruta wĩra ũcio mũnene cikanyitithania andũ, na andũ makahota kwĩoya kana andũ makahota gũteithania gwĩka maũndũ maingĩ.

Wambere nĩ wagi wa mawĩra, harĩa ũrakora gũtirĩ na mawĩra, kwogwo ũgakora ona wongerereku wa wũici nĩwĩingĩhĩte, tondũ mũndũ nĩarathi agetha wĩra, akaga na nĩ arenda mbeca, ũgakora kumbe wĩingĩ wa wĩici nĩ wĩingĩhĩte. Ũcio ũngĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmĩire andũ, mĩrimũ mĩnemene, mĩnene ta cancer ĩrĩa ĩtarahonwo na ĩrĩa ĩrahũthĩra mbeca nyingĩ, na mbeca icio ĩrahũthĩra gũtirĩ ndawa na gũtirĩ mbeca icio mũndũ arabatarania, kwogwo ona mĩrimũ nĩ ĩgũmĩire andũ aingĩ mũno thikũ ici. Ĩyo ĩngĩ nĩ ũhũthĩrĩ wa ndawa cia kũrebia, harĩa ũrakora andũ aitũ anini nĩmarahũthĩra ndawa cia kũrebia, iria ciramathũkia na igakorwo ona andũ aingĩ matirahota nginya gũthondeka bamĩrĩ ciao, hĩrĩa harakorwo hatirĩ nginya na rũciũ rwitũ.

Nĩirathũkia andũ aingĩ meciria mũno tondũ nĩũrakora andũ aingĩ nĩmathiĩ kũragũrĩrwo, ona thikũ ici nĩũrakora atumia aitũ aingĩ nĩmarathii kwa araagũri, makahota kũthomithwa kana makahota kũĩrwo ũrĩa marĩkaga athuri ao nĩgetha athuri ao magakorwo nĩmarĩhotaga kũmatĩa, kana nĩmahotaga kũmahe mbeca úũĩa marenda. Kwoguo ũgakora bamĩrĩ nyingĩ nĩirathũka tondũ athuri nĩmarathũkio, ciana cikathũkio, atumia magathũkio ,ciana igathũkia aciari ao, ũgakora nginya bamĩrĩ nĩirathũka nogakorwa nginya gũtirĩ na thayu ona hanini nĩũndũ wa ũragũri.

Nĩtwagĩrĩirwe kwonia ciana icio wendo na kũnyitanagĩra nao hĩndĩ ciothe matũrainĩ rĩrĩa tũreka maũndũ maitũ kana rĩrĩa kwĩna kĩndũ ta mĩciĩnĩ itũ nĩtagwĩrĩirwe tũgeta ciana icio na tũgacionia onacio nĩ cia bata ona gĩkorwo nĩcia ndigwa, ũcio ũngĩ nĩtwagĩríirwo angĩkorwo ciana ici itĩrĩ na ũhoti ya wa kũrĩa ,kũgũrq nguo, nĩtwagĩrĩrirwe gũkorwo tũkĩhe ciana icio irio tondũ ,tũgacihe nguo kana kũgũrĩra ciana icio nguo njerũ na gũciheaga irio weega tondũ tĩ mũndũ wendaga gũkorwo ewandigwa, ũcio ũngĩ ciana icio angĩkorwo cicukuru ciagĩrĩirwo cikĩrĩhĩrwo mbeca cia cukuru nĩandũ a wendi weega tondũ ciana icio itarĩ na nyina na itari na ithe nĩcia mũndũ wothe kwoguo twagĩrĩirwe gũcionia wendo na gũcionia nĩ cia bata mũtũrĩreinĩ.

Ũnyitanĩri wa andũ nĩũhotaga kũhingia maũndũ ma bata na maũndũ maingĩ andũ mabangĩte, na maũndũ mũndũ atangĩhota kũhingia eika. Tondũ rĩrĩa andũ manyitanĩra, ona mũtuĩke nĩ mũgwĩka ũndũ, nandũrĩ na mbeca njiganu, nĩmũrutaga mũndũ tũnini tũnini, na mbeca icio cikaigana na mũgatuĩka nĩ mũgũĩka ũndũ mũnene, nondũ ũgũkorwo nĩ ũkamũteithia thutha-inĩ. Kana rĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ ũndũ mwega mũciĩ-inĩ wake , kana ũndũ mũru, andũ nĩmanyitanagĩra, andũ tacio makanyitana, magathiĩ mũciĩ ũcio magateithia, makaruta kĩrĩa mũndũ enakĩo, na magateithia mawĩra-inĩ ma mũciĩ, na ũgakora maũndũ mothe nĩmarathiĩ wega nĩũndũ wa ũnyitanĩri.

Nĩndathire gũcera kĩrĩmainĩ kĩa Longonot kĩrĩa ndatũire njiguaga nĩ kiũmaga mwaki na nĩkĩri gĩthaka kũu andũ maunaga ngũ, na gĩthakainĩ kĩũ nĩkũrĩ nyamũ, kwoguo nĩndatũrĩte ndĩrirĩire gũthĩi kĩrimainĩ kĩũ nyone ũrĩa kĩumaga mwaki na nyamũ irĩa ikoragwo kũu na ũrĩa andũ maũnaga ngũ kĩrĩmainĩ. Nĩndathire na ngĩhamba kĩrĩma kĩũ na ngĩona nyamũ irĩa ikoragwa kũu na ngiũna ngũ, na ngĩona ũrĩa maũnaga ngũ na ũrĩa kĩrĩma kĩũ kĩũmaga mwaki rũcinĩ, ngĩtuĩka wa gwĩtĩkia na nĩndũraga ndirikanaga rũgano rũu.

Andũ nĩmarathiĩ makĩmenyaga na makĩgĩaga ũgĩ wa kũhota kũhũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu harĩa ũrakora thikũ ici ona thimũ andũ aingi marahũthĩra thimũ cia kũhũtia andũ aingĩ matirĩ thimũ cia kũhihinya kwoguo ũgakora nginya andũ akũrũ mena thimu icio cia kũhutia na nĩmarakorwa makĩhota kũhũthĩra thimũ icio ũgakora nginya nĩmarahota gũkorwa makĩrĩhĩra indo magũra kana gwitia indo kwoguo ũgakora mũndũ nginya ndaratinda akĩoya thabarĩ kana akĩnoga gũthi kũgũra kĩndũ kana kwendia kĩndũ kana gwĩtia kĩndũ kwoguo nĩkũrĩtie maũndũ nĩgakũria monere wa maũndũ tondũ andũ nĩmarahota kwĩĩkĩra maũndu mao kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ.

Rĩrĩa bũrũri wĩtu watuĩkire nĩ ũkũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa Covid 19 nĩ ndirikanaga wĩra-inĩ nĩtwerirwo twambe tũinũke, na tũkĩheyo rũtha rwa kahinda o kanene, karĩa gatĩhinyĩrĩirie mũno na mũndũ agĩtuĩka wa kũhinyĩrĩrĩka, ona korwo mũndũ nĩ akenagĩrĩra kũheyo rũtha, rũu mũndũ ndakeneire, tondũ mũndũ nĩ ahinyĩrĩrĩkire mũno akĩaga mbeca, na akĩaga ũndũ angĩka, tondũ nĩ mũĩrirwo mũikare nyũmba, mũkerwo mũtikoimĩre bara na mũtigathiĩ mũno, kumbe rũtha rũu nĩ tũrũririkanaga mũno, tondũ nĩ rwatũmire mũndũ agĩe na ũhinyĩrĩrĩku mũingĩ mũno wa mũtũrire.

Nĩ ũgĩte na ũhinyĩrĩrĩku mũno wa maũndũ, tondũ nĩ ũrakora gũtirĩ mawĩra bũrũri-inĩ, hatirĩ handũ ũngĩthiĩ kũũria wĩra wone wĩra ona wĩna maratathi, nĩ ũrakora mũndũ mawĩra thaici maraingĩrwo na ungumania wa kũheana mbeca, kwogwo we ona wĩna maratathi ndũngĩona wĩra ũcio, kũge nĩũrakorwo na ũhinyĩrĩrĩku mũno wa gũtũra. Oho nĩ ũrakorwo na moritũ ta rĩrĩa mũndu e mũrwaru, tondũ nĩ ũrakora ũrathiĩ mathibitarĩ-inĩ gũtirĩ ndawa, kwogwo ona wathiĩ thibitarĩ-inĩ ndũrateithĩka, ũgakora ona andũ aingĩ matirathiĩ mathibitarĩ maraikara mamĩciĩ. Kwogwo gũgakorwo noritũ wa gũtũũra, nogakoro nginya gũtirĩ mbeca, andũ aingĩ matirahota nginya kwĩgũrĩra gĩa kũrĩa, kwoguo mũtũrĩre nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ mũno.

Nĩ akoretwo e mũtongoria mwega, nĩ aratetera akenya. Rĩrĩa Ruto agĩka maũndũ ma kũhinyĩrĩria andũ a bũrũri kana maũndũ mangĩtuma andũ bũrũriinĩ mahinyĩrĩrĩke, nĩ ũrakora nĩ arathiĩ mwena wa andũ a bũrũri kana agathiĩ mwena wa wanjikũ ũrĩa aratuĩka akũmagitĩra naho tarĩ kwa mũhiano rĩrĩa kwarĩ na mũrũrũngano wa andũ anini kana mbeũ njĩthĩ, nĩ tuonaga Raila nĩ akoragwo mwena wa mbeũ njĩthĩ harĩa amatetagira na akoiga maneo okĩrĩa mabataire, kana gũtuike nĩ gũgũĩkwo ũrĩa marenda gwĩkwo.

Mũndũ angĩnyitĩkana oragĩte nyamũ cia gĩthaka kana ena nyamũ cia gĩthaka gwake na nĩ araciherithia, mũndũ ũcio nĩakoragwo nĩatuĩkaga nĩekũnyitwo na akohũo nĩundũ wa kũnyarira nyamũ cia gĩthaka, kwoguo ũgakora andũ nĩ marahota kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka mũno na andũ matithiaga ithakainĩ icio na mati ungĩkorwo ũhũrĩte nyamũ ya githaka ũkamĩũraga kana ũgeka ũndũ ũngĩ nĩ ũkoragwo nĩ wa kũnyitwo na ũkohwo. Kumbe kumana na kũnyitwo kũu andũ nĩ mahotaga kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka na makahota gũikarania nacio wega.